E nyima kae, aneno nyithindo matindo ma obet e kombegi be matindo. To e mbele gi to be aneno mama mochung' to ochal na ma ka japuonjgi niwach ochung' e mbele gi. To nyithindo gi be orwako lep sikul to japuonj be orwakre arwaka ka japuonj. To aneno ka gima japuonj ni puonjogi niwach gima japuonj timo be e ma anbe aneno ka ginbe gitimo.

Chon nyuol ne ber kendo ne ji winjo maber niwach piny owacho noketo gima iluongo ni Linda Mama. To gino ne konyo mon mang'eny mayach maonge nyalo. Ne ineno ka ng'ato osedhi e osiptal to osetieko nyuol to ithiedhe athiedha nono ithiedho nyathi be nono mamiye yath, ma golgi gidhi ot nonon maonge chudo moro amora. Obed osiptal ma piny owacho kata obed osiptal ma ng'ato owuon ema ochako, ka giyie mondo giti gi Linda Mama to ne idhi e osiptal moro amora machunyi dwaro to inyuol anyuola nono. To sani piny owacho nosegolo gima iluongo ni Linda Mama no koro mon mang'eny maonge nyalo neno matek samoro ng'ato osehingore ma odhi e osiptal to koro kaka owuogi tek newach omenda ma be igolono mondo ka isetieko nyuolno en ong'eny koro ji neno pek ahinya koro mano onego loki onego ne kaka ikonyo mon ma ok nyal, maonge pesa ma ginyalo chulo godo nini SHA.,ee okony gi ane to tok ng'ato ka osetho be bedo ga pek. Aparo ni onego gigol noga ng'ato pesa nus. Ging‘ad ang'ada pesa nus. Kik kaw pesa te newach ng‘ato ne osetho, ee koro ka gidhi gole to giwe aweya gichul pesa nus ngo.

tijni ahero kendo tijni mora ahinya nikech tich mineno ni emane kwarwa monyuolo minwa ne odongo godo, to ema en bedne nopuonjo godo nyithinde morito godo ode gi nyithinde kineno nyithinde nodak adaka maber. tijni nyalo omo omenda mang'eny e lweti ni wach tijni, tijni ber kendo ji ohero gini ahinya e chiro kare gini beche tek ahinya emomiyo ineno kisechako tijni to ok onego ngato we ,anyalo jiwo ji mondo odonjie tijni ,tijni ni gi ohala maber kendo tijni ahero.

Tijni okinyal donje adonja kamano. Tijni nyaki bedni ingi, ii igombo tio tijno, kata ihero tio tijno ahinya, ma gino nyaka teri ma ipwonjri timo tijno. Newach, nyak puonjri mab maber, mondo ing'e kaka igoyo tijni maber. To tijni kidwa timo, mokwongo nyakai onego bedni isome, to marario, nya nyakibegi omenda midhinyieo godo gikmi dhi tiogodo e tijni kaka bul, nyaki bedgi omenda mi inyieo godo eh tij e tijni.

Gima aneno enyimani en bulo oduma. To sama idwa bulo oduma, in jabulo nyaka ibed ng'ama ler. To lweteni be nyaka bed maler ahinya. Koro kidwa bulo oduma to nyaka ibed gi kendo to nyaka ibed gi sing'enge be. To oduma be kibet godo to ibedt goduma matich tich. Oduma mapok otuio. Oduma matich tich ni e oduma mamit. Koro sama ilose, imoko kendoni, to kendnino nyaka bed man gi mach mapiny ahinya. Kiseketo mach man piny ahinyano, to iluwo sing'enge ewiye to ipango odumanigo maber. Kisepango oduma to nitie muoch moro ma oduma muoch gago, komuoch kamano to nyiso ni oduma nino chiek. To ilokre iloke aloka kamano, to ka kuonde te osebulore to igole, to ikawo ndim gi achari, to ing'ado ndim e diere to inyumo ndim nino e achari to iwiro ewi odumbino. To kamano e kaka wan walosega korwa koni. To ichame, mano oduma mamit ahinya, oduma ma jite puoyo.

Gima nie nyima ni aneno bengi to bengini en bengi maduong ahinya kendo en bengi mongere ahinya. Jii mangeny tiyo go ,joma angeyo maber be tiyo go to gipuoye ahinya. To bengi en yor kungo pesa, yore mangeny ,inyalo kuongo pesa gi yore mangeny lakini yor bengi e yoo maber ahinya mar kungo pesa niwach kiseketo e bengi konyi kungo, kamano. Bengi osekelo yoo mangeny minyalo oro pesa from sim, simu mari, igolo agola pesa e simbi tioro e bengi ni. eeh to kamano e kaka inyalo kungo pesa . Be inyalo golo pesano mitigo mana kaen e simbi, ok ochuno ni nyaka idh e bengi ek aigol pesa ama nyaka idhi e bengi eki ket pesa . Eeeh yore go ber ahinya kendo ahero gi ahinya